Wĩmwega karani, niĩ ũmũthĩ nĩndekinyia gũkũ nĩũndũ a mabataro makwa nĩbatarĩtio nĩ kũhoya rũni thĩinĩ wa bengi-inĩ ĩno yanyu, ĩ hihi no ũndarĩrie rũni rũrũ rũgũthie mĩeri ĩigana kana mĩaka ĩgana ngũrĩhio atĩa nĩ ngĩcokia mbeca ici, hena mũigana wa ratiba ĩrĩkũ ũrĩa niĩ ĩngĩrĩha?

Wĩmwega karani, mweri mũhĩtũku ndarĩ haha ndarĩ kũiga mbeca akaũntinĩ ĩno yakwa, na rĩu ũrĩa ndamĩtigĩe ndamĩtigĩte na ngiri ikũmi na igĩrĩ, na rĩu nĩĩ ũguo nĩĩ ũmũthĩ njũkĩte ndĩrarigwo akaũnti ĩyo ndamĩrora akaũnti ĩyo ĩkoretwo na ngiri kenda na magana manana ma mĩrongo ĩtatũ, ĩ hihi no ũndarĩrie nĩkĩĩ gĩtũmĩte gũkorwo na ũnyihu wa mbeca ũguo na gũtikĩrĩ mũndũ ndũmĩte oke arute mbeca na gũtikĩrĩ mũndũ ngĩrĩ ndahe nginya mbini yakwa ya bengi.

Ũbatiĩ gũkorwo ũkinyĩte mĩaka ikũmi na ĩnana, nĩgetha ũkorwo woete gĩbandĩ gĩaku gĩa thirikari, rĩrĩa ũroya, rĩrĩa ũrathiĩ kũhingũra akaunti yaku, he bengi imwe citarĩhagia, gũkorwo ũkĩhingura akaunti, kana gũkorwo ũkĩhingũra akaunti nonginya ĩkorwo wĩkĩrĩte mbeca, to nginya, no he bengi ĩmwe nonginya ũngĩkorwo wĩkĩrĩte mbeca, na mũigana wa thĩ wa ciringi magana matano. Bengi ta Equity ndĩrĩhagio, noũhingũre akaunti na wage gũkorwo wĩkĩrĩte mbeca ona ndururu, no bengi ta, Post Bank, KCB, nonginya ũgĩkire mũigana wa ciringi magana matano, mbeca iria cia thĩ mũno ũngĩkĩra.

Rĩrĩa kwĩna wagagu rũrĩrĩinĩ rwĩtũ, nĩ ũndũire wa ũgĩkũyũ atĩ athuri a kĩama nĩmabatie gũthiĩ kĩrĩmainĩ, gũthiĩ gũtũthaithanĩrĩra kwĩ Mwene Nyaga gũthie gũtũhoera na kũhoera rũrĩrĩ, rĩrĩa kũngĩkorwo na wagagu bũrũrinĩ na kũngĩkorwo na ũndũ ũratũthĩnia kana ngũngĩkorwo na ũndũ wĩgiĩ mĩrimũ, nĩ mutugo muthuri na mũtumia gũkorwo atĩ mũthuri ndabatie kũgũrana atumia makĩrĩa ya ũmwe mũthuri ndangĩgũra atuma erĩ koguo mũthuri no agũrire mũtũmia ũmwe ,na ni mũtugo mũthũri kumagara na gũthiĩ kũrehera bamĩrĩ kĩndũ gĩa kũrĩa.

Rĩrĩa ũroya ngombo, mũndũ athiaga kũrĩa bengi-inĩ kana saco-inĩ, ũgathi mwena wa wa rũni. Rĩrĩa wakinya kũu mwena wa rũni nĩũthiaga ũkaranĩria na tũrani. No ũkore karani mũtumia kana mũthuri. Acio nĩo magũgũteithĩrĩria kuoya rũni rwaku. Rĩrĩa wakorwo wa kuoya ngombo yaku, he mũigana wa mbeca iria ũngĩheo, na rĩu he mbeca iria ũkũheo nĩ mũiguanagĩra mũigana wa thikũ iria ũgũkorwo ũcoketie mbeca icio, kana mĩeri nĩ mĩeri ĩigana ũgũkorwo ũcoketie mbeca icio. Na nĩ harĩ gĩcunjĩ kĩa mbeca iria mbeca icio ciciaranaga, na he mbe, he mbeca icio-ĩ, ũbatiĩ gũkorwo ũcoketie kamũira mũthenya mũna. Rĩrĩa wakorwo ũgĩkĩri mũthenya ũcio, mbeca icio nĩcikoragwo ci cia kuoywo, mbeca icio nĩcikoragwo andũ acio magĩũka ngina gũgũtaha na kuoya indo ciaku, tondũ monaga nĩũremetwo nĩ kũrĩha. Koguo-ĩ ũbatiĩ gũcokia mbeca icio kamũira mũthenya ũcio ũkinyĩte.

Ndagĩtarĩ angĩregana na uge, ũcio wa, kũheo ndawa ingĩ cingĩruta wĩra, ta ndawa iria agũkwandĩkĩire, kĩngĩ kaingĩ andũ ũrĩa mekaga nĩ mathiaga nja wa thibitarĩ. Nĩ kũrĩ, pharmacy ingĩ cikoragwo kũu. Rĩrĩa wathiĩ chemist -inĩ icio, no ũthiĩ ũgũre ndawa ĩrĩa we wandĩkĩirwo rĩthiti-inĩ, nĩ ũthiaga ũkahe, mwendia ũcio, ona kaingĩ makoragwo me mandagĩtarĩ, kana manathi. Nĩ athiaga agakũhe. Na rĩngĩ angĩaga ĩ, no no ũmwĩre agũtũmanĩre ndawa icio kũrĩa agũraga ndawa.

Wĩmwega ndagĩtarĩ, rĩu nĩe ndĩ haha ũmũthĩ thibitarĩ ĩno yaku, niĩ ndĩna thĩna ũmwe ũrangia kuma mũthenya wa ira nĩngoretwo ngĩgio nĩ homa mũno na homa ĩyo nĩĩrandoria, na thikũ icio cikoretwo hau thutha thutha ona ndikoretwo ngĩthaka na maaĩ kana ngĩkorwo ngĩihũrithia heho no ndiramenya thĩna ũcio ũmanĩte na kĩ , ĩ hihi ũkũndeithia atia? Ona korwo nĩ cindano ũgũtheca na ũnyandĩkĩre ndawa, gũtire ũndũ ndegete.

Wĩ mwega? Niĩ ndĩmũgeni itũra-inĩ rĩrĩ, hathi thiĩ ndorete thibitarĩ ya Karĩmoni, no ndiramenya harĩa wega harĩa ĩrĩ, no nĩndakorwo nderĩrwo nyumĩre thiĩte ũguo na na stage i mwena wa taũni. Karimoni thibitarĩ no ũndarĩrie ndĩhaha ngũthiĩ atĩa?